But ei orundu manigi lum maber ma oloth to ni mabor kod cham kata puoth ngato ma dhiang' nyalo ketho kata chamo

Kae ang'eyo mama Gladys Wanga, en kod nengo nikech en gavana ma Homa Bay kaunti okonyo dongruok mar kaunti kokelo kony ma opogore opogore ka ogero godo kaunti

Mokuongo gin kod thieth manyasani mar konyo thiedho kansa kata control kansa. Mar ariyo gin gi thieth manyasani kod guidance and counselling mikonyo go joma nigi kute mag ayaki. Mar adek gin gi kuonde tiegruok miluongo ni KMTC makonyo jotiegre mondo onge weche nursing

Anyalo winjo kata ok anyal hero winjo. Anyalo winjo nikech samoro weche ma yaye dho anyuola nigi adier kendo ginalo miyi adier midwaro to samoro ok anyal hero winjo nikech anyuola nyalo medo weche ka giketo weche ka gimedo miriambo

Ndalo mane achako timo tijni ne an gi mor ahinya, ne mora ni adhi bedo gi jopuonjre e klas kapuonjogi kendo kamedogi tiegruok, En tich maber ma kitimo to iwinjo maber nikech ingeyo ni idhi konyo nyithindo kata joma dongo madwa tiegrore mondo obed gi rieko

Teknolojia okaw okang maduong ahinya e somo manyasani. Mokuongo teknolojia konyo nyithindo gi jomasomo kata jopuonjre mar keto somo gi yoo mayot. Mar ariyo gimiyo nyithindo yao pachgi kagi ,kagi somo weche ma opogore opogore e piny mangima. Mar adek gikonyo jo tiegre mondo opogi weche e kinde gi ka gikonyore koni gi koni kagitiyo gi teknolojia machalo kaka kompyuta, simbe to gi mamoko

Eeeh, gini yudore e aluora wa, mokuongo itiyo kode ka ikaw andike mag joma tiye apis mopogore opogore, giketo lwetgi mondo okaw andike ni gidonjo e tich kendo giketo lwetgi mondo okaw andike ni giwuok sama owinjore. Kendo itiyo kode mondo omiyi godo donje, kidwa donje e ofis moro

En kimo matiyo gi tinga, ikaw tinga tipuro godo kiloso godo ndalo kama idhi kome. Tinga biro puro mokuongo to kendo opuro mar ariyo mondo loo olokre kendo obed mayom kibedo tayari mar komo

Ing'wede koya e puodho to iluoke, to ing'ade to ichwake ma obed mayom. Kihero inyalo kete chumbi ichame bang' chwake kata inyalo chiele gi moo gi kitungu kata gi nyanya, kaluore gi kaka ihere

Sama stima olal gotieno ka atedo, anyalo tiyo gi taya matiyo gi teko mar chieng' miluongo ni solar mondo omenyna gima atimo to ka aonge taya man gi teko mar chieng anyalo tiyo gi torch kata tiyo gi msuma mondo omenyna

Chapat ibago gi mogo gi pii mamor mor tikete chumbi gi moo mondo obed mayom, kisebage tikete kando bang dakika achwok madhi 10 kata 20. Bang dakika 20 ka ngeny tikawe tipoge matindo tindo tirundo ewi mesa kata ewi bao maler gi rarundi. Alafu ikaw pan iketo e mach tiketo moo mondo pan obed maliet tiketo chapat achiel ka achiel nyaka itiek gi gitee

Abiro tiyo gi pii ma akano e tangi kata e kubni mondo okonya tieko luoko lewni kata kapok anyumo lewni moko e pii mobedo mangich anyalo duoko gi ei ot mondo aluokgi chieng moro ka pii oduogo e fereji

ka mtokni odhungore e yo to pod in mabor gi kumitiye, inyalo rito mondo yo oyawre. To kopo nichiegni chopo inyalo kawo apiko mondo okonyi kungo saa. Kata ka chiegni ahinya tinyalo lor iwuothi mondo ichop tich e wang' saa machon.

Mokuongo iluoko sende gi gimoro amoro amora molil e ot to ipango maber. Mar ariyo iyweyo kombe to ipedho maler, mar adek iyweyo dier ot kata iluoko dier ot gi dasta, mar angwen, inyalo loso kor ot kimuono maler mabed mochanore maler maneno maber kata inyalo pango ot kaluore gi jikon, iketo sene mber, ipedho kitanda, ipedho kombe

Bang' kinde, yoo ma atiyo go gi gini osebedo ka opogore opogore. Anyalo tiyo kode mangeny sama an gi dwaro mangeny, anyalo kunge kata tiyo kod matin sama dwaro tin, luore gi dwaro ma an godo kaka dhano

An awuon aja dhi e nam mana ndalo ma an gi thuolo madwa dhie mor, adhi e nam mondo aidh yie osuoya ei nam kata bedo e dho nam mondo awinj maber gi yamo makalo

Kaluore gi pacha, Kisumu ber limo ndalo ma rech nitiere kendo en ndalo e higa ma koth ok chwe mangeny ahinya, kata inyalo limo Kisumu e dwe mar Disemba ma jii dhie mor

Sama liet oidho ahinya e dala warwako lewni mayot, lewni mayot konyo wa gengo liet mangeny, kata wabedo e tie yien oko ka wamanyo yamo makutho maler, ma mang'ich

Mokuongo anyalo nyisogi faida ma rech ma gidwa kaw, mar ariyo agone gi bei ma owinjore mayot, mar adek amiyogi thuolo mar wacho bei ma gin godo kwa pingo bei mawachop e winjruok